yiolo ena siai enkitukuoto onkishu naa keesi jumamosi arashu eesi jumapili amu inakata kumok iltung'anak tiang otumoki aiboo nkishulooku enkare olowosh oltepe neeku kitukui oshi inkishu kila jumamosi arashu jumapili neeku ewiki ake eid nitukui inkishu.

kanyor ena bae oldiein ,amu iyiolo oldia naa keretisho oleng, isul iyiook ilaramatak lloo kishu, amu keripisho oldia, nerip inkishu tebo, nerip dii ninye iltunganak, naa ore dii ninye tiay kata, naa kepuo ildein inkishu nesujaa ilchekuti neng'adie inkiishu ing'uesin neeku kididai oldia oleng'.

yiolo enkata nataasa ena siai naa enkata orusa atii ang naas enasiai paretu intoiwuo ainei naret olchekut oshi olo kuna tare nayeng'iyeng'ie peyeng'iyeng'a sininye aituku inkilani enyenak arashu elo elo ayeng'iyeng'a tonkulie wuejitin naa karew intare enkare nalo airrita nashuku adake teipa.

Yiolo kuna naa ntokitin e jikoni nayerishoreki o nainosieki endaa nairagieki tene wueji netii enkare, eng'umoto naitukunyeki naa kiragieki pee etumoki olopeny aitukuo amu inosieki kulie endaa neyerishoreki kulie nee kejo piituku peeku safi piitoki aitumia enkae kata.

yiolo mgomo tolosho le kenya naa keyau intokiting napashari amu keyau eropare teneeta ilarikok uh, keeta erikore nemesidai neyau tenemelaki iltung'anak lesirkali enaa irmalimuni arashu ildakitarini nemelaki esidai naa kigoma yiolo pemeetae maendeleo tolosho le kenya naa kigoma iltung'anak peyie etumi.

Iyiolo ena baye nagira aasa tene naa embaye torono amu oltaka etanang'ayioki aapik metaa egira aitambaa naake enya nkishu, neyau dii nye moyiaritin enaa cholera. Iyilo mpirai tenenya nkishu arashu mpuyai naa kelelek itamuoi nkishu neeku gharama ele taka te murua.

Yiolo eneesi pesidanu egelare, naa kegeluni orkioma orikoo egelare olosho, enaa tanakata te Kenya IEBC, nerikoo. Negelu iltung'anak lenye oopuo aitasheki ilaoshok le kura, tonkituoni pookin. Nitobiri mashinini naikienieki nena kurai esidai, nepiki sikarini metaa kitasheki kila enkituo, petumi eseriani eoshitoi enkukuo.

Kore eng'eno niyeu neishaakino nieta, piyas ena baye aaku taa piikut emaalo amu emaalo ena nadolita peekut oltungani naa inchere, keishaa nieta nimpractise nkolong'i kumok amu melelek nkutata ena toki, neishaa naa nilo netii ltunganak naaji looyolo ena siaai nikituutaki tenkuton naa kore esiaai kore embaye enkae naa keifaa niyiolou nieta ltunganak oota kuna masaa ashu ltungani oyiolo mpikata masaa oolmaasai oltungana ooyiolo aitibira, nikintobiraki peetumoki naa atalioi te sidai matejo naii tana igira aiparticipate, keishoru pisha sidai ajo oltungani ale oota seseni te ena siai naa eranyare.